Cukuru gĩkũyũ-inĩ nĩ cirĩ bata mũnene ma. Cukuru nĩkuo ciana na andũ mathiaga gwetha ũgĩ wa gũthoma, kwaria na kwandĩka. Cukuru nĩ cithomithagia maũndũ maingĩ ma mĩikarĩre ya mũndũ. Cukuru nĩ cirehaga thayũ, ũrũmwe na wendani. Ũgĩ ũrĩa andũ megwatagĩra cukuru nĩguo ũingataga thĩna na ũrimũ. Ũtangĩthoma ndũngĩandĩkwo wĩra na ndũngĩhota gũtwarithia na mbere wĩra o wothe. Cukuru nĩcio irehaga hamwe kabira nyingĩ, mabũrũri maingĩ hamwe. Ũthundũri wa indo no nginya ũkorwo wĩna ũgĩ ũrĩa mũndũ arutaga cukuru-inĩ. Cukuru nĩ ũndũ ũmwe wa indo irĩa irĩ bata mũnene rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

Nlderorera mbica ĩno rĩ, ndĩrona tarĩ aruti a wĩra a rũhonge rwa Huduma Center, na abitha ũmwe wa rũhonge rwa mbeũ njĩthĩ, gũkũ bũrũri-inĩ NYS, marũgamĩte nja wa nyũmba ĩ'no ya Huduma Center, Huduma Center rĩ, nĩ tabarĩra ya thirikari ya bũrũri wa Kenya, ĩrĩa ĩhũthĩkaga kũrehe motungata ma thirikari ya Kenya hakuhĩ na mũingĩ, nĩgetha matige kuoha thabarĩ magĩthi gwetha motungata mathirikari kũraihu, imwe cia tabarĩra iria Huduma Center ĩrehaga hakuhĩ nĩ tarĩrĩ, kũheyana marũa ma ũkũrũ-inĩ, nĩmo NSSF, kũheyana ũtungata wa rũhonge rwa barabara-inĩ, nĩrwo NTSA, kũhenyana marũa ma mũndũ gũciarwo, na gũkua, kũheyana ibandĩ cia bũrũri, na kũheyana marũa ma mũndũ gũthiĩ mabũrũri-inĩ mangĩ, na tabarĩra ingĩ nyingĩ, ndĩreciria ĩno nĩ tabarĩra njega kũrĩ mũingĩ wa a Kenya, na nĩ ĩtũkenagia mũno.

Nderorera mbica ĩno rĩ, nĩ ndĩrona Jastin Muturi akĩarĩria andũ a mohoro, abitha ũmwe wa rũhonge rwa Huduma Center, na ma abitha a borithi marũgamĩte nja ya nyũmba ya Huduma Center mwena wa Kisumu, Justine muturi ena ndigiri ya watho, nĩatungatĩte ta mũbunge wa ciakago mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo kenda na kenda, nginya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mũgwanja, Justine Muturi rĩ, nĩ acokire agĩtuĩka speaker wa bunge ya ikũmi na gatatũ, mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ, nginya mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ, nĩ acokire agĩtuĩka Antony General wa kanana bũrũri-inĩ wa Kenya, thirikari-inĩ ĩno ĩrathana, mũturi rĩ, nĩ acokire agĩthamĩrio ministry inĩ ya ũtungata wa mũingĩ arĩ ta minister mbere ya gũcoka gũbutuo wĩra nĩ president wa bũrũri wa Kenya, nĩwe President William Ruto.

Nderora mbica ĩno-rĩ, ndĩrona mũirĩtu aikarĩire wheelchair agĩthoma na laptop aigĩrĩire metha-inĩ. Ũ nĩ kũonania atĩrĩrĩ, gĩthomo-rĩ nĩ kĩrĩ bata gũkũ bũrũri-inĩ kũona nginya mũndũ o wothe ũrĩ na wathe no ahote kũamũkĩra gĩthomo. laptop nayo ĩratũonia atĩrĩrĩ, mũndũ no ahote kũruta wĩra kana gũthoma arĩ o handũ o hothe arĩ kuona tekinoronjia-rĩ nĩ yũkĩte gũkũ bũrũri-inĩ na gũtirĩ handũ ĩtarĩ.

Nderorera mbica ĩno-rĩ, ndĩrona ta arĩ ciana irathomera rungu rwa mũtĩ. No kũhotekeke atĩrĩrĩ, gũkũ nĩ mwena wa rũgongo rwa bũrũri kũrĩa tũiguaga ciana ithomagĩra rungu rwa mĩtĩ. No to ũgũo-rĩ, cukuru nĩ irĩ bata mũnene ma. Cukuru nĩkuo ciana na andũ mathiaga gwetha ũgĩ wa gũthoma, kwaria na kwandĩka. Cukuru nĩ cithomithagia maũndũ maingĩ ma mĩikarĩre ya mũndũ. Cukuru nĩ cirehaga thayu, ũrũmwe na wendani gũkũ bũrũri-inĩ. Ũgĩ ũrĩa andũ megwatagĩra cukuru-rĩ nĩguo wĩingataga thĩna na ũrimũ. Ũtangĩthoma-rĩ ndũngĩandĩkwo wĩra na ndũngĩhota gũtwarithia na mbere wĩra o wothe. Cukuru cirehaga hamwe kabira nyingĩ na mabũrũri maingĩ hamwe. Ũthundũri wa indo-rĩ, no nginya ũkorwo wĩna ũgĩ ũrĩa mũndũ arutaga cukuru. Cukuru nĩ ũndũ ũmwe wa indo iria irĩ bata mũnene gũkĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya.

Rũrĩrĩ-inĩ rwa gĩkũyũ gĩthomo nĩkĩrĩ bata, kuona nĩkuo ciana na andũ mathyiaga gwetha ũgĩ wa gũthoma, kwaria, na ,kwandĩka, cukuru nĩ cithomithagia maũndũ maingĩ ma mĩikarĩre ya o mũndũ, cukuru nĩ cirehaga thayũ, ũrũmwe na wendani, ũgĩ ũrĩa andũ megwatagĩra cukuru, nĩguo wĩingataga thĩna, norimũ, ũtangĩthoma ndũngĩandĩkwo wĩra, na ndũngĩhota gũtwarithia nambere wĩra o wothe, cukuru nĩcio cirehaga hamwe kabira nyingĩ, na mabũrũri maingĩ hamwe, ũthundũri waindo no nginya ũkorwo wĩnaũgĩ ũrĩa mũndũ arutaga cukuru, cukuru rĩ nĩcihotaga gũtwandĩkĩra mawĩra, arimũ, mawocimeni, na rugi, cukuru nĩ ũndũ ũmwe wa indo iria irĩ bata mũnene rũrĩrĩ-in rwitũ rwa gĩkũyũ.

Irio ici nĩ matumbĩ, kebabs na sausages, tũcirĩaga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũndũ arainũka kana rĩrĩa mũndũ waigua nĩ wahũta na nĩ ũrenda kĩndũ gĩa kũnyitĩrĩra nda, hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mũndũ agũraga rĩngĩ itumbĩ, sausage kana kebab. Nĩ tũrĩaga tũkĩinũka mĩci-inĩ itũ kana kĩroko tene tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ mangĩ.